chu tagu eng' pichani ko kwerekesik, kwerekesichutok kekure qails eng kutiit nepo kingeresa. Kwerekesik ko naatin missing' eng' emet ap Kenya amun kimi kenyit nekimite market ,missing ako kikialdaei peiit nemite parak. Mayaik chiik ko kikialdaei siling' pokol.

Chang kaimutik mising yokiuni ngoroik kepioshe keunek kosir kepoishe mashinishek ap ngoroik amun yoiuni ngoroik ipoishe keut iipe saishek chechang mising kosir yoiuni ngoroik ipoishe moshinishek ap ngoroik

Simoshek chebo internet ii, koibu kaimutik mising eng betusiek alak, ganda simoshe choto kocham kobo kamanut mising ako kororon ii, koyo tab koib kaimutik mising, neu yo momito internet ii ikere ile komaboisie chito simoinoto komie, kora kotab kokwomon betusiek alak simoshe choto.

Anne go cham awendi arue sait angwan amun cham ayae boisionikyuk bet, ko ndait kot ee saisiek chebo jioni atau achob amitwogik achopchi biikab konyu ak korok aun tuguk, koit anyun sait angwan nyaru.

Cham ayoe tililindoab konyo tugul betusiek somok eng wikit amun ko betusiechoto ko cham ko matinye boisionik chechang. Betusiechoto ko chumamos, ee chumapili ak kora cham ayoe ko somok kasi.

Karishekab loiset chekinyoru eng nyumnyumindo eng kokwenyo ko karishek che kikuren lorisiek amun choto che kenyoru sigopit kolaa tuguk cheu ng'aniek che kitechei korik ak alak cheterter.

Bokomonut mising kolsetab ketik eng' emet amun kolsetab ketik koibu kororonwek chechang eng' taai koimuch koib robta kora ko kolsetab ketik kokonye ng'ung'unyek komoib eeh beek yoon korobon chechang.

Chutok chutoku eng' pichaini kekuren kitainik, kitainik kocham kowokso mising eng' kemoi ak ko kitainik komito emotinwek cheome ak ko kokile kororon mising eng' bortab chito ingeam kitainik.

Yoon kowe siroo abamoche aal tukuk chekamobong'ochi anan chekamatet komakat aalishe rabinik choo bo barak chetomo abotechenji.

Eng pikchaini komito tergekchat koboto chilchilikyik. Tergekchat ko taritiet ne nayat mising kole taritietab tumndo ago mito biik che kigonam ak korib eng kaa. Ngaroo anne pichaini, konyo metinyu bendo nebo tergekchat ne anyiny mising, uu nebo ingokiet.

Eng' pichaini komiten kulung'ulushek, kulung'ulushe chuton ko somok, oeng kotoku kelee subenwek ko akee ko kipsoiwet, bokomonut mising kenam kulung'ulushek asikobit eeh inyoru bendo ak koimuch ialde inyorchike chepkondok.

Eng' pichaini komito robwonik chekikinde kitong'et, robwonik koyon imoche ichob komuch ichob en oratinwek chechang, biik alak komuch kityo koun robwonik ak ko kuut eng maat akoi koluslusitu kokakoyam keyam kobal am kwam, ko biik alak kowoe korok robwonik asikobit kosus robwonichoto akoi koruryo.

Eng korik cho achek kocham keame amitwokik kou kapchii amun kipwani tugul keamishe eng komosta agenge tugul, asigopit keam emoo akopo komonut mising keame emoo amun sikopit kenai tukche tesetai ana test ap tai nepo chitugul eng kot amun much saishek alak komito chito nepune kaimutik akomakingen ara magat keame emoo.

Chang' tukuk chemuch koyai konyumnyumit boishetab tililindab koot. Tukuchotok ko cheu komito moshinishekab ngoroik, kokanyei konyumnyumit boishetab kmeun ngoroik. Kora kongitinye moshinit neu vaccum cleaner kokanyei konyumnyumit boishetab keun sofa set.

Kakwautik che magat isub sikotililit kot ko agenge ko iibu beek che chang en indoit akinde omo beechoto. Korok itau iun kot iboisie dastait ago yo iuni komagat ingur komie dastait noto asigopit koistogei beek tugul eng ing'weny nebo kot kitililitu kot mising.

Kakwautik che magat isub sigopit ikerinde kisirek eng kaa. Konetai ko magat itilil rumit neu, nerue amun rumit noto irue ko magat iun sitisiek ak tuguk cherue en kitandet. Kito age ne magat iyai ko iunke en kila betut asigopit komanamin kisirek.

Tetutikyuk chebo kila kocham kobongonotin kongtkei ko kaech agoi koimen. Yo kanget eng karun, ataune agee teta korok inyayochi chaik biikab konyu. Korok anget biichoto kobwa konyokoe chaik ak aun tuguchoto kagiboisie kee chaik ak korok ande amitwogik chebo lanchi mat ak awe nyayai boisionik alak.

Kaimutiik che anyoruu en kapkazi ko tuguuk che uu kandoindet nebo oliin ayaen boisiet ii ko chiito ne chame biik alaak ii kochame biik alaak kora kotaab komitaa mokase kei ak biik ab kokweet noton amuun ayae eh boisiet kokwet age.

Tuguk chochenge ane mising eng choruandit ko anyor chito no angopit kiy ne makaran en sobenyu komuch anyor chi narirchini ee yo atinye kaimutik. Kora kokonyei choruandit konai ge ak biik chechang ak iboiboenchi sobet

Oratinwek choboisien anne asigopit atustus kaimutik eng choronok ak kapchi, ko agenge atigoni anne biichoto asigopit ee konyor ichek kotustusok kaimutik che tindoi ichek.

Chang tuguk cheibu bonwekab oret eng emetab Kenya. Tuguchoto ko agenge ko koe chito ne ikwerie karit ii maiywek ak kokweri karit komuch koip bonwekab oret. Kit age ne much koyai ko chito ne ikwerie karit ago moingen kokweri.

Imuch iyai ko kararanit kotuyeshekab kapchi en oratinwek cheterter, eng' taai komakat ikochi chitukul kong'alal ak komwaa kaimutik chebune ak korok itauu itikon icheket asikobiit ko kararanit kotuyosho noton.

Chang oratinwek choboisie ane eng, kabarastoisiek. Agenge ko much aboisien oret nebo redioit. Yoto komuch abarasta kobun redioit. Kora komuch aboisie agot oret nebo kesirchi biik barondok konyoru chito kabarastaenyu. Kora komuch aboisien agot simoit abirchi chito anan asirchi message eng simoit.